erutoto oolotorok ena, ore ena naa ipik ake lotorok ee ing'oru ake ena toi napiki entoki ewueji oolotorok. enaisho oolotorok, nipikaki olchani, keji ina toki beehive ore eka pee iidip atiikaki olchani niikaki olchani otii uweji anaa enyim. ore ake pee epuonu ilotorok amu keyau keeta ina toki orng'usil oyau ilotorok metaa kenyor ilotorok ine wueji, neyau ake inatoki neyietu ilotorok, ore baa da oo nkuti olong'iashu ilpaitin nitayu ilotorok eniaisho, nintayu amir ashu inyia.

ore ena kadoolta ajo empisha enkitok e arusi narikitoi, osirua ele lekiama, ore entoki naitiship oshi nanu, tenatoki. naa ore osirua le kiama naa enkata naloito oltungani, etubulua aing'uaa enkaji epapai lenye, ning'ua entito enkaji ng'otonye. ning'ua olayioni enkaji epapai lenye nepuo, aaku ormarei obo, neeku ore oshi entoki naitiship tekiama ,naa ketumi irmareita ng'ejuko, neshet iltung'anak inkang'itie neeku na oshi esidano .neshipae oleng'.

Ore oshii too siatin kumok ashu te siaai nikitii, menya oshi ltunganak lomon nemiro ashu enaaji enkare naishooki ntae bureek nipopo aok ishai naaji ashu amu impang'a boo, inakata ake itumokiki ainosa lomon, kake ore enkata pookin aneasitai esiai nemeeta oltungani oirorie likae ashu loinosie likai lomon amu oreina naa keyau enkalano teatua esiaai neau empepeni neauu inkto alano nemenyorr olkitok, kelelek naa ata inikitumi teatua esiai naa ekijuti.

Ore enewueji naa, ewueji niguranie nkera, kidimayu naa project onkera naje, ashu matejo nai ore oshi tenkop ang' na kesash etumi entoki naijo ena, tenkompashoni amu enkiwanja ena naiguranie nkera, aasie idalaritin inkera kutitik. Ore oshi tonkwapi, na ketumoyu tosukuulini, tokulie sukuulini, netumi si tonkulie projeti enaa nkompashoni. Ah ore sii neetae iwuejiting nkotelini naata enatoki. Naa inasiai ake ninche ishooyo, naa pepuo nkera adalare naa nilak nkuti ropiyaiani, nejing' inkera inonok ene, nedala neshipa.

ore ene wueji tenadol naa ewueji neisumare oltung'ni, kadoolta olorika, nadoolta sii emisa, nadoolta inchupai enkare, nadoolta mbukui, nadoolta bibilia, nadoolta nkalamuni, nelioo entoki naiprintieki, entoki nai printer naitainyieki mpala, naa kadolta, teneme emisa esiai ake ena naa ewueji niesumare oltungani tiang',kake ore naaji oleng, tenkaraki printer nebaiki naa emisa esiiai.

ore te siai ai, ore naaji tenanu neme naai lasima oleng pee itum ilchoreta, kake ore sii tenitum ilchoreta te siai ino, naa ore ibaa ing'or naa kikumok isaitin, ore naaji anaa tenitii biashara eninko tenitm ilchoreta, ing'oru iltunganak oisiligayu, toduaa orkuaak loltung'ani ajo kalo kuaak eeta. ning'oru naaji oltung'ani oota enkanyit, oltungani oisiligayu, oltung'ani lemearuoni, toduaa sii oltung'ani, tujuro oleng' misioki ake duo asar, aaku olchore lotungani, tang'asa tayiolo ajo kaabila oltungani ele ligira aboitare, pee itumoki aitaa olchore.

ore enkata naijo naaiji, ore nkolong'i naijo ine jumamosi ashu jumapili, ore enaiko tenatumore ilchoreta laainei, naa kaing'oru enkolong' ejumamosi, enkolong' naji weekend jumapili. nikitumo naaji naosesimu najoki manototo te nkoteli naje, manototo tewueji naje, matook sahi, mainosa lomon aare ashu okuni. amu inakata, amu esidai doi tenitumore ilchoreta linonok ata aasapuk esiai amu inakata, pee minturaa oloshi ning'o linyi. ning'orru enkolong' te wiki ashu tolapa, lidaa ashu irorokinono.

ore ena naa entoki oshi tata naitumia inkera kutitik enkititoki naatii idolin naa keji tablet, naakichaaji ake enaa esimu naa keret enkera kutitik pee mikintoki aitanyamal awuoru esimu ore sii enkata ning'orita enkerai tv ,nitumiya enatoki naaju tablet ashu ing'orie channels naayieu naakisaidia sii misumata.

ore entoki nanyorie kuna mali, imbukui kuna naisumareki.aa kadolta jo keji oshi kuna bukui te nkutuk oolashumpa novels ore kuna bukui entoki nayorie, naa kisaidia oltung'ani meteng'ena te maisha ,ore enkae nikincho sii tayiolo, metaa iyiolo airorie iltung'anak, aa nikisaidia sii taa enkitok enkanyit. amu ore too nkituak oleng',amu keetae enaji confident woman naa ekisum naaji taa enitok nagol nikintukuj, nikinteng'en nikintayiolo imbaa naapoito dukuya tenkop neeku ina tipat ekuna bukui.

tenaing'or ena pisha naa enkata apa naata iltung'anak le gen z entoki naji maandamano, egira iltunganak aandamana, inkayiok orbanot egira, aata entoki naiba nisulaki tena siai esirkali, aa megira aanyoraa erikore ena sirkali, olosho le kenya, neku kegira apa ayandaman tene wueji egira aing'oru intokiitn enye naayieu, neku ore ena naa maandamano enaketieu anaa kegira irpolisi aanakng'aki teargas negira ninche ang'amaa.

ore oshi eneikoni tolosho lang' teneshipakino iltunganak inkarusuni arashu enkolong' einoto, neisulaki enkolong' earusi naa keasi intokitin naijo kuna keyierishoi, nenyae edaa, neyieng'ishoi ina olong' neyieng'i nkiri, neshipakinoi neranyi, keeta ninye iltung'anak kumok kulie naa keyau sawadini, keyauni sawadini, nipankae, inkwayayi nipankae inoolong' tenaa kitoki arusi ,nipanga kwaya, ore inanguaa kanisa enye neranyakiini enaduoo siankiki, nitayu sawadi, neeki nejia kinko tenikishipakino isruayi laijo kulo.

ore kuna naa kanyor enabaye amu kesidai sii ting'or enkera TV, amu kiteng'en enkera enegira enkop aikunari , ina baye naaji nanu anyorie enking'urata e tv neeta sii intokitin nemenyor enkera ning'or ontoiyio enye ,amu keeta naaji intokitin nifaa nedol inkera anaa intokitin naagira aendelea tenkop neeku kifaa naaji ning'or ingatoons ake.

ore tenaing'or ele tungani naa kitodolu ajo oltungani ele omuoi, lemening'ito esidai, ashu egira ake ayeng'iyeng'a, amu mitodolu sii irkeek ajo ketii isindanoni le sipitali. kake ore entoki naalotu damunot, kitodolu ajo kegira ele tungani ayeng'iyeng'a, ayenginyeng'a ing'ua esiai ashu enaure tiae wueji neeku kitodolu ore ena pisha naa kitodolu ajo kisidai teniruara oltungani tenenauru amu kisho oshi idamunot metaa eyeng'iyeng'ate neeku itumoki oltungani atadamisho esidai tenidip airurayu.

ore ena pisha naa kitoronok oleng' amu tenaing'or naa egari natabatate naa kitodolu ajo teneme igarin are naikumote naa egari nabo, naa tenetii ninye iltung'anak naa iturayie akeyie enatoki oleng' aa ore ena pisha naa ebaki naa olderefai oterewa egari ang'ialaki neeku kitodolu ajo egari nanoto batisho.

kaliki ajoki imesidai ena siai niyasita amu ore oltung'ani oimutie too ntumoritin naa kitodolu ake ajo emenyor ake ena siai nagira alotu aas ashu megira aya enaa entoki etipat , ashu kitodolu ajo oltung'ani limisirias tesiai enye, naa kajoki taa otung'ani oisosion tasioki taramatisho inyio tedekenya taramatisho, tishipakinoiyu enkakenya tenaa ekiluarie oshi enkakenya eiseeta esimu ino.

kairori ake oltung'ani lainyeal aitobiraki akiti kiti, naliki aitobiraki nemailepilepaki nemabuaki, nairorie naaji, naikilikuan ninye entoki ajo kainyiooo enyamali enye entoki edukuya, naliki ajo kainyioo nagira ayau ele arabal te nanu oteyie. kainyioo kigira aoro, ore pee aidip atayiolo ina toki, ina bae, naa tenemening' naaji ele tung'ani tenikiro, najoki tapalaki taa nipal ilomon lainei, nejia nanu aiko tenaibooyo olarabal, mabuaki ashu agirare naaji opi.

ore naaji nanu naa ore naaji iropiyiani natumia toongolong'i naa kepasha wenatumia too lapatin wore naaji iropiyiani natumia naa kitegemea ajo kainyoo naaji etasa oleng', ore oltung'ani leiruwaka tormarei naa keeta ichugulini ormarei nataasa , keeta iropiyiani oonkera esukul natalaa, kaidim naaji aku atalaa engaji, kaim naaji aaku katasa shopping ,neeku ina toki oshi nayau empaasharoto toolapatin tookitumiat oropiyiani ai nei.

ore tenkop ang naa kesesh aa enkima oosoitok kintumia oleng. enkima naitumia irkeek, enoshi nipik isoitok okuni, nipik irkeek naa ore enkinyiang'a meeta enkinyianga nikias amu ore irkeek ketumoyu tenkop ang, naaji aa itum irkeek naaji tentim, nilo aitayu irkeek ootoito, nilotu ainokie enkima iloogoli. ore sii enkae ore too nkatitin neminok enkima, naa tenimiyieu sii naaji nintumia enkima naa idim sii aitumia enkima orgas, naa ore oshi tenkop ang naa enchata enkirifilata orgas.

ore tenadol ena mashini naa kitodlu ajo ol tractor ele laa ime siduo enkaji ena nateshetaki kake egari ake ena natuunoki pee idim atareto lelo ,nalo nkuapi naapashipaasha naa, clinic eyau enkop, naa kidim ataa ene online ashu ata naaji ake kepuoi ake iltunganak aabaiki ake naai lemeidim ate.

ore ena bae ewueji natoning'ie naaa ketii oshi ena wueji thika road ore ena toki naa keji china squre ore olmarenke latoning'o lopirta naa keyauni intokitin sidan naing''uaa inkuapi eboo. naitobiraki tenkop e china. naa ore ena amu olduka ele omirieki intokitin kumok, inkilani, ninyiang'unyieki nemeirieki intokitin pookin imashinini naitukuoreki. naa kelelk sii intokitin tele duka oleng alang' kulie dukai ake pookin le kawaida.

ore enkinyiang'a adol naaji nanu oleng anaa, ime lasima sii naaji pee ibaya olduka, keisidai sii ninye enkinyiang'a esimu, kake ore entoki sidai aisul, naa ore naaji enanyor naa enolduka amu, inakata idim atabai. amu kelo nijo ainyiang'u intokitin tolduka tesimu, nikiyakini ineme inaduoo nitejo iyie, ekintodoli ake te mpisha nikiyakini enkae napaashari. neeku ore naaji enkinyiang'a nidumunye alo olduka openy naa ina esidai amu indim atejo ena toki ayieu mayieu sii ena. ime ilo ake aya entoki eton eitu idol.

ore ena naa advertisement e mpesa ashu safaricom egira ai advertise esiiai enye, enkampuni enye amu ore oshi mpesa naa enkampuni natii atua safaricom napik iltunganak. neeku ore tenajo adol tene wueji, naa kegirae aitengen iltunganak naaji lemeyiolo, enkitumiata e mpesa eneiko mpesa peesisho, ore ena naa enkitengena e mpesa naloito dukuya temurua naje.

toliki ake aitoobiraki milej ake orkitok lino, amu ore oshi imonko, kelo naaji nijo alej oltungani, nikibung ake tiay, keyiolou keeta ake eneiko pee eyiolou esipata, neeku ore pee kibung naaji jam oogarin toliki akeyie esipata, tiaki anyioo duoo, nainyio tadii terishata sidai enoshi ake saa nainyiototo, ore ake pee ajo ainyitoto najo alotu orbaribara ketii ina olong jam oleng',mayiolo ajo kanyioo nataase. neeku jam anotore neeku tapalikiaki orkitok lai amu katoki ainguraa anaiko peyie ayaeku, ajing'u esiai.

inosie ake ilomon olchore lino tiaki, kebaa ira supat, kejaa kejaa enkishaa kejaa nkera, kesupati nkera ketashaikia ntae, nkilikuana sii tiaki, ituunishote taata, kebaa ewueji nituuno, kainyioo taata ituuno tenkop inyi, irpaek tenaa mpoosho tenaa enkano. inkilikuanisho tiaki kisupati nkera, keshomoito nkera inonok sukuul. ore taa pee idip ainosaki ilomon ning'uraa duo tenaa ekincho orkuniyia loo nkwashen.

ore ena naaa kegira iltungana le kingdom bank, aisum iltunganak eneiko teni register enitumia ena benki enye e kingdom. naa ore ena naa enkoitoi nabo naret iltungan miseefa iropiyiani enye.aa ore siii ninye ena keret sii ninye ena benki, kake ore entoki etipat aisul naa enaasitae tene wueji nadolita naa kegirae aisum ele tasat oitashe tene. eneiko tene, egirae airestiaki ina benki, naa kishori sii metaa kidima access ina benki enye aitayu iropiyiani ni deposit

ore ena siai nadoolta tena pisha ,naa esiai ekiama ena. ore eneikunari esiai ekiama tenkop ang naa, keyami ake entito, ore oshi apa tiapa, kungurakini entito orpayian eton aakiti nesiri, neeku ore pee ebulu, ebaiki ilarin tomon oisiet arashu ilarin tomon oimiet, neyae enkang orpayian. kake ore tenarishata ore taa kebulu ake ntito ning'uraki kewon orpayian eshomo sukuul naa neidip.

keing'or esiai enkishopo, ore enkishopo naa nabo orkuak, meishop ake oltungani anaa enayieu, amu keeta ntotie orkishopo leye, torkuaak lang'te nkop ooormaasae, neeta nkayiok orkishopo lenye, neeta ntasati orkishopo lenye, neeta irpayiani orkishopo lenye. ore enkae toki naing'ori tenkop ang' tesiai orkuaak, naa esiai orporor, keetae orporor, naa keteetae imashoi enye. ore sii enkae toki naa edaa. ore edaa naa ijo nkiri ,osarge omunono, aitobikoo orkuaak.

ore entoki oshi naisho intoiwuo epalaa esiai eitu epuo sipitali, idipa atoishoto, naa ore nkulie naa emeyieu ake duo. ore nkulie naa elaunoto naaji ooropiyiani, ashu edol ake ninche anaa kisawa akeduoo, meeta enkisuma, nemeeta eyiolounoto nchere enetipat ena napuo intoiwuo sipitali, ee teneisho, neku ina toki naaji, ore dupoto eina, naa kisho naaji ildakitarini metayiolo kanyioo eyeieu ina kerai, kanyioo eyieu entoiwoi, nishori entoiwuoi irkeek kumok aitapaash imoyiaritin, neremi sii ninye enkerai.